Kampunitab Cocacola ko kampunit neo Mising. Chamei bik amu kikochop soda chekororon kot. Soda chechobei cocacola koterterchin. Kikichob kora soda chekikure ZERO SUGAR chekororon eng bik chetinye mokonjweshek chebo sukaruk